Mae atimo ka ogoyo ne jo makelo na mwandu go e simu kawuok e kambi no endo kasto amiyogi ler mar kama antiere, kwonde ma gikalo, ma gichop na kama ayudrae gi mwandu go eko

Gini yudore e aluora mar stima, nge'nyne tije en mar ngi'yo teko mar stima, mosekalo kata ma itiyogodo e kuonde ma opogore opogore kaka kembe ma stima dwarore e mange'ny.

Abrolerone nga't madwa puonjo riembo tinganiendi ni tinga ni timo tije mopogore opogore, mokuongo' inyalo ti kode e luaro ot ma moger midwani ogo piny, itiyo kode e choko lo, itiyo kode e kunyo bur kata kunyo mtaro i tiyo kode en gi gears mopogore opogore nitie mitiyogodo e kunyo low ma thany thany, nitie mitiyo godo e kunyo lo ma tut, koro abrolerone nga'tma kunyono kaka onego bed ni oriembe gi samonego bed ni otiyo gi gear ma mopogore opogore mondo omi oti tije momiye kata otim tich madwarore kar sechegoendo.

Wan kod helicopter, helicopter ni itiyo godo e safari mag mag wi yamo, nitiere pi, pi konyo ngi'ma thano e yore mopogore opogore, nitiere yiende, yiendegi kelo tipo kendo gimiyo aluorawa bedo maber mondisore.